Kakwautik choton chekisubi yan kilipani rapishek chebo karit kobun Mpesa paybill, Mpesa iweyoton lipa na Mpesa neka

Kimnatet niton nebo sabet eng emenyu ko ngeme temindet, ko yan miten ngweny chito anan temindet eng sabet ko chang kewelutik chebune, netai ko choton chebo rapinik, nebo aeng ko choton chebo kanetutuk, yon miten kimnatet nebo sabet eng emet nebo Kenya eng temindet ko uitu kot missing temisyet noton nenyun akobitu kewelutik chechang chebune ako manyoru rurutik choton chekororon chemakyinike.

Olengemndoi temik ngatutik choton chebo toilet chebo imbarenik eng narok ,ko chang kot mising, yekitil imbarenik chebo temik eng emet anan eng narok, ko Wendi ngweny temisyet noton nenywan ,eng narok temisyet noton nemiten barak ko ripet noton nebo tuka, ko yekitil imbarenik chuton bo temik komanyoru kiakik choton chechwak amitwokik cheamatin asikobit koriben kiakik choton chechwakek, ko kewelutu kot missing ako ngemakse temisyet.

Tukuk choton cheagere asikobit awal minutik choton chepo temisyet ko olerurto minutik choton, imuch Amin minutik eng kenyit akenge ako maruryo eng oret noton nenyalu, ko eng kenyit nenyone awake minutik choton, koraa kit neagere ko mnyanwakik choton cheryebe minutik eng kenyit aketukul, yan kachanga mnyanwakik chebo minutik awake minutik choton cheamine ,ko Chang tukuk cheagere.

Minutik choton chekokiminchi selele kongeme nyorunet noton nebo ndonyo, netai eng nyorunet nebo ndonyo ko Chang alikua anan bik anan kastomaek chemamache minutik choton chekokiminchi selele, amunee simachame icheket minutik chekakiminchi selele ko ngamun kiboisyen kerichek chechang eng minutik choton, ko Chang bik chemananeken ak kerichek choton chekiboisyen eng minutik chebo selele

olengemdo temik choton chebo kaa lengut ,anan olengemdo indonyo lengut noton nebo temik ko eng ortinwek chechang, netai yon miten anan Yan kabit indonyo ko chang bik chebokoale tukuk cheboto minutik ak rurutik choton chebo imbar, ko tutukinitun bik chenyokwale rurutik choton chebo temik eng kaa, kongeme lengut noton chebo temik chebo kaa.

walutik choton chekinyoru yekiboisyen choton keturek ko chang kot mising, netai ko choku minutik anan ichutuke minutik eng chakyinet akoechikitun mising, ko koraa kochaku makwekwe akokochi temindet kasit kotes, ko yeikachi temindet kasit kotes ko changaitu kelchinet ak konyoru chepkondok choton chechang ngamun tesakse rurutik choton chebo imbar.

eeeh kirasire bik kotoretanbeng imbar, ko bik choton cheasire eng imbar kotoreti eng eleo Ako bik choton cheasire

olekikowaldaken olyet nondon nebo mashinishek choton chebo imbar eng arawek loo choton chekokoba ko kikobit kotesak alyet noton nebo mashinishek, chekeboisyen eng imbar, ingegerchin kenyishek

amiten orit eng kibakenge noton nebo temik, ko eng kibakenge noton nebo temik ko kikotoretech kot mising eng nyorunet nebo tukuk chebo imbar, kikomuch kenyorchinken anan minutik choton chekeboisyen eng imbar cheu keswek, katoldoleiwek , kerichek chekeboisyen ak alk chechang ,koraa kikobit kenyorchinken kanetisyet noton neyamat nekimakyinken asikobit konyor rurutik choton chekaroron eng imbarenik chechoket, ko kikotoret mising.

Ortinwek choton chekokotoret bandabtai noton nebo temisyet ko, netai kokikomuch serikalit noton nebo Kenya, kokochibik anan kokon tukuk choton chekiboisyen eng imbar, tukuk choton ko cheu katoldoloiywek, keswek ak kerichek chekiboisyen eng temisyet, koraa ko kikobit temik konyor kanetutuk choton cheamatin koboisyen eng temisyet nenywandet.

Ingikuyoken ak temik choton alak alan ingikuyoken temik cheterter akotepi eng kipakenge, konyoru kelchinoik choton chechang kot missing, netai koneteken icheket eng icheket olekiyoiyto boishet noton nebo imbar asikobit konyor kelchinoik chengang, koraa ko toretiken yon matinye tukuk cheboisyen eng imbarenik.

Chang ngatutik choton chebo kipakenge eng bik chebo emet chetoreti mungaret koboto temisyet koba tai, ako kipakengsniton kotoreti temik ak chemungarainik koba tai akonyor kelchinoik choton chechang mising, ko toreti ngatutyet nebo kibakenge temik ak chemungarainik konyor kanetutuk ak kelchinoik choton cheterter chetoreti.

Nyoru kelchinoik chengang temik yon kaaldechiken icheket tukuk anan rurutik choton chechwaket , ko yan kaalda temindet ko inendet tukuk anan rurutik choton chechiket, ko aldoe akogere ko inendet kelchinet nemache konyor, yon kaek inendet nealdae , kotoreti akonae kole yochei koweken rapinik chekiboisyen eng minutik choton chechiket.

uinwek choton chekinyoruyan kikonori rapishek eng simoit ko chang, Yan kekonor choton rapishek eng simoit ko yache ingen pinit noton nemakat, ko tutukinitun uinwek Yan kenai, koraa ko chang tukuk cheyoche kisub asi icheru rapinik choton, koyache iebchi it eng oret nenyalu, asikobit komebet rapinik choton mi simoit.

Uinwek choton chekibune yon kindei rapinik account noton nebo Mpesa ko Chang kot missing, netai koyache ingen kibandet anan nambait noton nebo kibandet nekiboisyen ichaben lainit, ko koraa koyache iwe akoi tuket noton netindo Mpesa nekirejistaren safaricom asikobit kondeun rapinik Mpesa nengung anan akot ko imuch ikochi chito nambait asikondeun kobun simoit nenyindet.

oleinemunde rapishek komong eng PayPal ko Maui kot mising, kit neiyoe ko yon ingen olekiyotito anan password noton nebo PayPal inoton ko miten yon kechut account noton nebo PayPal inoton ko miten olekesire nambait nemache inemchi anan nemache iyokyi ak yekaisit, isire koraa kole siling at chemache inemu.

Eee kirabeti kobur chorset noton nebo rapishek eng simoit, ko olekyobetoite rapishek choton, ko koimuch kobit choton makoraek simoisyek ak kolenjon acheken rapinik choton chemiten Mpesa, ko kinyasan kityon kobendi rapishek choton chechuk, ko kit nekyayai ko kyabirchi safaricom ,ako kitoretin kowekwan rapinik choton chechuket icheket, ngamun kisub.

Boisyet noton nebo Mpesa eng lipanisyet ko ripat kot missing eng chekigere, eng bik choton chemiten taonishek ko Kararan ingeboisyen simoit keliban tukuk ,amune asikokararan boisyet nebo simoit, ko saisyek alak eng rapinik chekigere koboisyen eng rapishek choton chemabo imanit ako imuch kongalchin rapishek chekiboisyen ko agere Kobo kamanut ako kararan ingeboisyen simoit.

Yon atinye siling sosom aboisyen eng oret neuni, yon amache amitwokik awendi kityo makawet noton nemingin ak ateb amitwokik cheame siling sosomu, ko yan syamatken eng amitwokik koimuch Aalen choton bundles eng simoit akayaen kasit kidogo neimuch kokonon chepkondok chechang, koraa yon Ami sukul Aalen rapinik choton crediti asikobit abirtoen kwo kaa.

Kingowal serikalit noton nebo Kenya rapishek ,ko Chang , ko netai kinfewal rapishek chu kokimakuitosi ale siling ata koburto ano

Oret noton neboisyen ayokyinen , rapinik kanyitenik eng kaa ko oret noton nebo Mpesa, kikotoretan mising oret niton nebo Mpesa ayokyinen bik choton chemiten kaa rapishek, ko yan matinye rapishek eng Mpesa ko imukaksen ayokya rapinik choton koraa aboisyen fuliza, ko kikotoret oret nebe Mpesa mising eng kayoktoet nebo rapishek.

Kabiloshek choton chebo boisyet choton chebo rapishek chechang eng Kenya ko Chang boisyonik choton eng emet noton nebo Kenya, netai ko kikotoret serikalit rapishek koba komaswek chechang, kikoba temisyet, kikoba sukul, kikoba akot koraa konyaiset, ko miten koraa rapinik chebendi denit notok nekiyokse eng ematinwek chebo sang.

Imbaronok choton chebo temisyet eng koroninyon ,ko makitene eng kibakenge kobaten tindo imbaronok choton cheboisyen eng temisyet.

Yon kaldechin opakato ematinwek choton chebo timin temik choton chebo emet nebo Kenya konyoru icheket kelchinoik chechang kot missing, yan kamach temindet koalda choton opakato koba ematinwek choton chebo timin, ko miten ngatutik choton cheyoche kisub icheket ko miten ortinwek cheyoche kobun minutik choton asikobit konyor chamchinet.

Chang ortinwek cheimuche koboisyen kipakenge noton nebo temik eng emet noton nebo Kenya asikobit kotoret temik choton chemengechen asikobit konyor chemungarainik choton chebo rurutikwak ,netai imuche komarta kipakenge noton nebo temik minutik anan rurutik choton chebo temik chemengechen kobun muswoknotet noton nebo kasari.

Kaimutik choton chenyoru chemungarainik choton chebo oret taban eng kajiado, ko olekararan eng oleaen mungaroshek choton chechwaket, yoche kokusyikong serikali akochepchi icheket oleyoe mungaret nenywandet, koraa ko kaimutik chebo lipanet nondon nebo isurut kotindo kewelutyet koraa chemungarainik choton, kikobit kechil konem isurut ako machang chepkondok chenyoru.

Oleriptoken temik asikobit komakinyalil eng alyet choton chebo tukuk choton chetai eng kaa ko yachei ko staenken inendet ngalekab choton chebo chorwandit neyae boisyet noton nebo aldaet olon isuldoen aldaet nebo rurutik

Ole aldoito emet tukukwak choton kobun indonyo chepo kaa ko imuch komarta inendet anan koimuch koib koba

Oleimuch oyoktoito kokoek choton chechuket koba emet nebo Tanzania, ko achenge lorishek choton chelae akolau masiket kobaa akobin Tanzania akoyokyoen icheket kokoek choton chechuket cheamache koit Tanzania, kit koraa neimuch ayai ko imuch akomboan karit noton nemingin akaiben lokokyuk koba emet nebo Tanzania.

Tukuk choton chekiriben tukuk eng tukoshek cheechen ko keguren choton troleisyek, ko kamanutyet noton netindo troleisyek chuton ko inyumnyume kasit niton noton nebo alindet, yae koek raisi ibetab tukuk inikwe eng tukoshek choton cheechen.

Olesiktoi kelchin temik koyan tilyandit noton nemnye ak nayet noton nebo kiwato eng aldaet noton nebo tukukwak koimuche koalchi bik choton chemiten ene kibakenge ,akotindo tilyandit nemnye ak noyet noton nekararan eng oret notin nenyolu, ko konyoru kelchinet ,akomuch koweken chepkondok choton chekiboisyen eng temisyet nenyindet.

boisyet noton nebo mpesa ko Yan boisyet noton nekararan kot mising, kotabala choton chekisuben boisyet noton nebo rapishek, kotoreti koraa eng konoret noton nebo rapinik, tukuk alak cheyoe kasit neu niton, ko noton nebo Airtel money, isube boisyet noton f

Kewelutik choton chebo keroptat rurutik ko Chang kot mising, netai komache kasarta koyache noton neyamat asikobit iwe kot eng kot iroptate rurutik choton, ko koraa komache naet ak ngomnatet noton nemi barak asikobit inai rurutik choton chekairopte ak kelchinoik.

Muswoknotet noton nebo kasari nebo Mpesa ,ko konu teretisosyek chechang, kou kamuket noton nebo ial bundles, ama data bundles, ko global pay ko noton nekiboisyen kealen data kobun muswoknotet noton nebo Mpesa.

Boisyet noton neyae kibakenge noton nebo temik eng roptaet ak ibunet nebo tukuk choton chebo temisyet, ko yachei kosir temik choton chekirejistaren eng kibakenge noton nebo t

En nguni en emet noton nebo Kenya ko kokobit kochanga biik choton chealdoi tukuk chekiboishen en ribet anan ripset noton nebo kiakik ko en kokwenyun kokotes biik ak tukuk choton chekiboen kiakik kokonyumnyumit kot mising nyorunet noton nebo tukuk chebo kiakik chebo temik

Ortinwek choton chekiboisyen kenyor chemungarainik chekoikoi choton cheikochin kotesak kelchinoik chebo alyet choton chebo tukuk ko boisyet noton nebo muswoknotet nebo kasari, ko yan keboisyen muswoknotet noton nebo kasari inyoru chemungarainik cheiben tukuk alyet noton nemiten barak.

Kelchinet noton nebo kewekta isurusyek eng emani kotoreti asikobit kotoretin emet noton nebo Kenya, ko yeiwekte isurusyek ak iliban isurusyek kou olenyalundo , komenyoru kerkongen aketukul nebunu emet nebo Kenya, ko yan mewekte ,ko eng betushek chemi tai kekonin fain emet nenyon.

Chang ortinwek cheimuche ialdaen mungarengung eng kasari, noton neboisye mising ko miswoknotet noton nebo kasari, imuche ibaisyen simoit noton nengunget ialdaen mungarengung, koraa ko imuch stasionishek choton chebo radio komarteun mungaret noton nengung ,koraa imuche ibosyen stashionishek chebo kiptanganyit.

Oletam ayaldoi rururtik Koba sang ko le itabana Kou inguni en ane ko rururtik choton chachuket ayaldai en imbar noton nenyinet abaishen muswaknatet noton Nebo kasari abire bichait choton tuguk anan rururtik chachuket akamarte en simoit noton nanyun Nebo neut kobitu olik akobit kobwa imbarenyun konyon koibchigein rururtik choton